Ore eneikunakini nkikeseta onkwashen orkokoyo na itur oltungani enkop asujaa ntonaa ore ore nkwashen orkokoyo na endaa oshi ena nadevoleshopa natumi ee enkisujata ontona tiatua enkulukuoni neaku ore peisuj oltungani enkulukuoni ashu entonai tiatua enaduo kulukuoni naa itur ake aitobiraki na itum naduo kwashen orkokoyo etubulutua ashu ee e developa te mwisho ontono onaduo kwashen orkokoyo ore peaku isijita entonai taa wuangalifu oleng.

Ore ena naa endaa na nekijo ormuya ore ormuya arashu soghum tenkutuk orkingeresa naa endaa ena naitobirieki oloshoro arashu, entoki naitobirieki oloshoro na ore oloshoro lenye na kemelok oleng peintayi endaa arashu pilo aidong na keitobir oloshoro sidai oleng omelok, neaku ore enatoki nakeji ormuya tenkituk ormaasai ee.

Ore embae naloito dukuya tenapisha naa enkikesare ornyanya ,ore irnyanya naidim oltungani aikesa aishae ake ornyanyai kewon tonaduo o o benek enyenak ,naitum ake ornyanyai ee idipa ake atubulu ashu eo nilo alo aituku yeah neaku ore enagira aendelea naa enkikesare ornyanya tena pisha.

ore ena pisha nidolta tene naa enatoki najo iltunanak SHA ,Ashu nabo oo ntokitin naipirta ministry e biotisho tolosho le Kenya . niaku ore SHA netiu anaa entoki naretoki ashu organization naretoki iltunganak elaata oroopiyiani e biotisho . niaku ore tenelo nemwoi oltungani ,indim oltungani atipika iropiyiani ai register ine wueji niaku ore enkata ninyamal oltungani tomwoyiaritin nikilaaki ena toki naji SHA.

Ore tena pisha naa, ene Ministry o ng'uesin entim. Ninye eji Kenya Wildlife Service. Neeku ore enegirai aitodolu tenewei na njere, kidimayu nilak iropiyiani inonok tenkoitoi e M-PESA ashu tenkoitoi esimu, metaa tenelo nimiata cash ashu iropiyiani enkaina, na kidimayu ake nilak iropiyiani enaduo Service ,ashu tiatua Kenya Wildlife Service ,ata iyata esimu ake ino, niata ropiyaiani nonok tiatua esimu. Neeku me lasima piata cash.

Ore ena naa, ah ninye kijo kotini. Ore tenidol kulo tung'anak oitashe tinewei, naa ninche oshi kijo iljajii. Ore itashe tinewei naa kotini etii. Neeku imaniki orkesi ashu etii imbaa nagira ashugulikia tiatua enaduo kotini. Matejo orkesi, matejo ebae natagolo. Neeku ore orkesi na keai oshi kotini petumoki ijajii aamua ajo kaja ikunari enaduo siai.

Ore ena pisha nidolta tenewei, na kigero nyoo, Stima Sacco. Ore enatoki najo Stima Sacco, nidolta enkae tedaalo naigero Mwalimu National. Ore Stima Sacco, netiu enaa olturrur ele, ah lolakieki inkoitoi ositima. Ore ena nkae na kigero Mwalimu National, na olturrur lolmalimuni. Ore ninche matejo pichangisha ropiyaiani, ore enkata nayieu loan, na ketum ake loan tenaduo. Ore Stima Sacco na ninye naitasheki ositima. Ah kitobiri ilturrurri tiatua enaduo Sacco, ositima na ninye Stima Sacco.

Ore ena bae nidolta tene nagira alo dukuya, na njere egira iltung'anak aas entoki naji registration. Idolta entasat moruo nagira aiger enaduo buku, ashu nagira aret keon aigerisho. Ore enatoki na kitishipisho oleng' amu keeku ore kila mtu na keeta eng'eno ombaa nagira aiendelea tolosho, ashu nagira aendelea teseuseu pookin nalulung'a.

Ore ena pisha nidolta tenewei, na esimu ashu oltung'ani ogira aas entoki naji Tala. Ore Tala, naa enkoitoi esimu ena niidim anoto iropiyiani ah niasishore. Ah iropiyiani naji elon, idim anoto tiatua enatoki naji Tala. Neeku ore Tala naa app ashu enkoitoi oloing'ang'e nidim anotie iropiyiani elon. Ah iyas application oltung'ani, tiatua ake esimu. Nidim ake anoto naduo ropiyaiani, tenkoitoi esimu.

Ore ena pisha nidolta tenewei, naa entoki najo iltung'anak soil erosion. Egira enkulukuoni aishunye, egira enkare aya enkulukuoni, metaa ata ninye enaduo tim natii enewei. Nidol ajo egira enaduo tim ainyala, tenkaraki enatoki najo naji soil erosion. Enkulukuoni eya enkare, metaa midim inye enaduo kulukuoni aitubulu ashu aibung' iladuo keek lenaduo tim. Neeku ena bae nagira aendelea tiatua ena pisha.

Ore ena pisha nidol tenewei naa, ene Equity account. Ore Equity oshi account ,naa ebenki ena. Dolta ena benki, na keeta enatoki najo ilashumpa digital saving account. Ah njere, idim atipika mpisai inonok atua enaduo benki ino, tenkoitoi ake oloing'ang'e, atipika mpisai nonok enaduo account. Piitum aiseefa, ashu ipik inewei pintumia tenkae kata. Ah kidim taa atoponari tiatua interest naje, ashu ah.

ore intokitin nadolta tenapisha naa inchere adolita entim, adolita inkajijik naado uh ore taa ena naa enkop nairobi, nairobi ena kewon adolita sii inkatambo adolita inkajijik naado sapukin oleng adolita sii irbarabarani otii enaduo pisha netii inkajijik sapukin oleng adolta iloshon uh, olosho le nairobi taa ele etii inkajijik naado oleng etii KICC.

adolita eng'arri netii e nissan adolita oltung'ani entomononi naitashe tine adolita orpayian oitashe tinewueji adolita inkajijik adolita oltuktuk adolita orbaribara adolita empisha ositima adolita poster naigero this space uh, adolita sii ingumot natii inewueji adolita sii or booster ashu antena adolita ildukai otii inewueji.

Ore ena pisha nidolta tenewei naa, kegirai ai advertise ashu alikio enatoki najo Equity Tesala. Ore ena pisha, naa open ashu enkoitoi ena nidim oltung'ani atipika mpisai nonok, pintoki ake aitumia tenkae kata. Idim atipika mpisai nonok neponari te interest naje. Apik enaduo saving account metaa idim ake aitumia tenkata naje, etoponari tesajata nabaa.

Ore empisha nadolta tenewei, naa etii iltung'anak lenkampuni najo Airtel, enkampuni olainini, ashu enkampuni enetwak, neeku ninche logira aishooyo services ,matejo egira ai register iltung'anak, egira si aret iltung'anak, idim atipika mpisai aladuo aini, idim atooshokinye oltung'ani aladuo aini, idim airriwakinye mesej. Neeku nena services ena kampuni najo ene Airtel, naa enetipat oleng'.

Enetipat ena siaai oleng, aah indim otungani piindung olaini lena toki naji airtel piindim oltungani airiwai message, indim aterewaki oltungani mpisai ,indim atipika enatoki naji saving account indim atipika mpisai inonok ,indim sii atoshokinye oltungani esimu ,indim ataasie ntokitin pookin naa tenkoitoi ele aini ojo airtel , enetipat Oleng.

Kadolita olpayian ashu oltaasat oitashe te posta naigero Njeri to laam. Kore ena pishaa naa keitodoluu nkotoo kegira doo ale ltung'ani aloo neamua aitashe aosh empisha tena posta doo nchere peitodol ajo etabayie ewueji naje etii ewueji naje teina rishata. Naa ketumooki ninye, tenewueji.

Ore na ee adolita ltunganak egira atoni egira atoni airony inkomputani enye egira aret nkera esukul e university e kabarak university aitobiraki enatoki naji portal ninche tiatua portals ninche nkera enaduo sukul ogira ninche aretoo services naapaasha tenkoitoi oloingani enaduo sukul.